Ahero Citizen tv kod Ramogi tv, Citizen tv ahero nikech en gi news mopiedhi kendo news ma igolo e tung Kenya kaunti piero ang'wen gi abiriyo. Kendo Ramogi tv nikech Ramogi tv en dhowa iwinjo gino gi kuku ne, gi kaka ne otimore emomiyo Citizen tv kendo ahero nyaka Ramogi tv.

Wang' jowi ma jo Kenya ohero sana ei Kenya kae moloyo te en Citizen tv nikech en gi jo fuambo duto te etung Kenya kuom kaounti piero ang'wen gabiriyo man e pacho ka. Jo Citizen tv nikuondego te to kendo gikelonua news kendo habari ma ochimo kare ema omiyo jo Kenya ohero citizen tv moloyo sitesen moko te kata wang' jowi moko duto te.

Aero winjo sitend redio mar nam lolwe. Nam lolwe kelonwa weche mowuok etie tie nam dutote nikech ambe ajanam. ko ajanam okelo gigo mamit gokinyi gi thumbe mo moyom mamoro oganda ema omiyo okanya weyo redio nam lolwe mano siteshon maero eyi luo kenya kae.